Gũcithondekera kũndũ gwa kũrekia kũrĩ andũ maigagĩra kĩraĩ, kĩraĩ gĩgakorwo ngũkũ yokũ ikaingĩra kĩraĩ ĩkarekia, ĩgacoka ĩkauma, ĩyo ĩngĩ ĩgoka ĩgacoka ĩkauma kwoguo ũgũcithondekera handũ hakũrekeria nĩyo njĩra ĩrĩa huthu ya kwongania matumbĩ rĩrĩa ngũkũ ciĩ nja nĩgetha kwehereria kũrĩwa nĩ nyamũ matumbĩ matigakorwe makĩrĩwa nĩ nyamũ kana hihi gũte matumbĩ kũrekeria kũndũ ta mũgunda ũguo ũgacoka ũkaga matũmbĩ macio

Kũaga ndawa mathibitari-inĩ hihi okorwo nĩ mwana watwara agathecwo, ũkerwo ndũgĩhigũrĩrwo cuba yaku wĩ wika no nginya ũgathie mũthenya ũrĩa ũkwandĩkĩrwo kana ũrĩa ũkwĩrwo mũgathie mũrĩ aingĩ, akorwo nĩ ta ici cia COVID ũgathie ĩkaga na niĩ kũringana na niĩ ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũikwo nĩ ndawa ici cikoragwo ciĩ nyingĩ thibitari nĩgetha ona mwathie mũtikanage ndawa icio.

Gũikara ũkĩmũheaga irio iria cina gĩkĩro, iria ciagĩrĩire, gũikara ũkĩmaheaga matunda, mboga, irio iria ciothe agĩrĩiruo gũkorwo akĩrĩa agakoragwo agĩciona hĩngo ciothe. Kũmũĩra ũhoro wa andũ ma narwara mũrimũ ũyũ na makahona, koguo ũkamũheaga mwĩhoko mũrimũ ũyũ nĩ ũrwaragwo nokahonwo na kũmũheaga ndawa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na kũroraga hingo ciothe ndakanage ndawa.